Ĩĩ nondirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, kuona atĩ ũndũ ũyũ wĩgiĩ ũhoro na ũrĩmi, kũrĩa nonginya ũkorwo na mũgũnda waku handũ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũutuga, nĩgetha indo iria ũgũtuĩka wa kũhanda, cituĩke cia kuma ciĩna riri mwega, na maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra, nĩkuona atĩ nĩwagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra, atĩ mũgũnda waku ũrĩa ũrĩma, wĩna i thumu, na ningĩ nonginya ũrute thumu ũcio gwaku mũgũnda, kana nyũmba nĩgetha ũtuĩke wa kũrehe handũ ta haha, harĩa ũroka kũrutĩra ũrĩmi ũyũ, na thumu ũcio ũrutagwo kiũgũ kia ngombe, kana onakorwo ndũrĩ na ngombe, mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthi kũgũra thumu, kũrĩa wendagio, na ũgatuĩka wa gũka gũita, na nĩgetha tĩri waku ũtuĩke wa kũnora, na ningĩ nonginya utigĩrĩre atĩ ũkĩrĩma, kana ona ũgĩtua kũhanda indo ta ici tondũ nĩtũrona nĩta mboco, nonginya ũtigĩrĩre atĩ kwĩna mbura ĩrĩa ĩgũtuĩka ya kũra, na nĩgetha irio ciaku citikome.

Irio ici nĩtũrona atĩ nĩgĩtowero, na nĩcituĩkaga cia kũrĩanĩrio na irio ingĩ, kũrĩa atĩ ona no ũtuĩke wa kũgũra cabaci, kana ũtuĩke wa kwĩrugĩra gwaku nyũmba, na ũtuĩke wa kũrĩanĩria hamwe, na ningĩ ona no uge ũruge mũcere, kana ona ngima ũrĩanĩre, na nĩtũrona haha hena mboga, kwĩna waru, namarigũ, na irio icio nĩciĩkĩrĩtwo karati, na ũrĩa ũngĩharĩria irio ici, nĩatĩ wambagĩa na kũharĩria, irio ta rĩũ ũrĩa ũkwanjia kũa marigũ, na woye waru waku, na ũtuĩke wa gũtinangia kabici ĩrĩa mũndũ akoragwo agũrĩte, harĩa ũtinangagia tũnini tũnini, na nĩngĩ ona karati ici nĩũtuĩkaga wa gũciũa, ona ũgatuĩka wa gũci gũcikaranganĩria hamwe, koguo wĩkĩraga maguta maku ũgatinagĩria itungũrũ na nyanya, na icio ciatuĩka kũhĩa, nĩũtuĩkaga wa gwĩkĩra karati ciaku, nogekĩra nginya waru, na marigũ maku ho, na kabici nogatuĩka wa gũciti gũci gũcioroga, na nĩgetha cihie.

Haha nĩtũrona atĩ, ũyũ nĩ mũndũ ũtuĩkĩte wa kũrĩmia mahua, harĩa mũndũ nĩathondekagĩra, agethe mĩkebe, kana ona makonia, na haha nĩtũrona ũyũ nĩatuĩkĩte wa kũtugĩra yake, mĩkebeinĩ, harĩa atuĩkaga wa kũmĩgemia, kuona atĩ mekĩraga tiri thĩ, namagacoka makaigĩrĩra tũhiga igũrũ, nĩgetha mũmera ũcio ũtuĩke a gũthakara, mĩmera ĩno nĩituĩkaga ya kũigwo nginya nyumba thĩinĩ, mũndũ agatuĩka wa guitĩrĩria yake maĩ, ĩrĩ o nyũmba thĩinĩ, andũ nĩmatũmagĩra mĩmera ĩno gutuĩka atĩ nĩmaragemia nyũmba ciao, na nĩgetha cithakare, koguo nĩmacigaga handũ kĩ ka kĩmũkebeinĩ ũtagũtuika nĩũkũ nĩũkũrehe gĩko nyũmba, na mĩkebe mĩtheru, ĩrĩa nginya ĩtangĩtaruka, na nĩkĩo nĩ hau nĩho wonaga ũthaka wa mahũa maya, kana ona mĩmera ĩno, kuona ĩkoragwo itugĩtwo wega, na ĩkaigwo wega nĩ mwene.

Haha nĩtũrona atĩ, kwĩna mwanya ũmwe mũnene mũno, gatagatĩ wa mũgũnda, na ũndũ ũyũ kaingĩ wonekaga, rĩrĩa kwaura mbura nene, na hĩndĩ ĩyo kwĩna maĩ maingĩ mũno, koguo gwatua kura, maĩ macio nĩmaingĩhaga, na nĩkĩo o na rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩgwatũku, kuona atĩ maĩ nĩmatuĩkaga ma kũgera hau, namagatũrania thĩ, nanuthu, na rĩmwe narĩmwe rĩmwe rĩrĩa ũndũ ũyũ wĩkĩkaga nĩũndũ wa ngwa, tondũ rĩrĩa kwĩna mbura nene mũno, ngwa nĩcikoragwo ciĩ nyingĩ, na rĩmwe nĩũ ngwa icio nĩcio citũmaga nginya kwanyũke, na rĩmwe andũ maugaga atĩ nĩũndũ tĩri ũkoragwo wĩ mũhũthũ, na atĩ twagĩrĩirwo nĩgũthiĩ nambere na kũhanda mĩtĩ, kuona atĩ mĩtĩ nĩiteithagi kũndũ ta gũkũ gũtigatuĩke gwa kwenyũka, kuona atĩ mĩtĩ nĩkoragwo na mĩrĩ, na nĩituĩkaga ya kũnyitĩrĩra thĩ, koguo gũkoragwo gwĩ kũmũ, na nĩkĩo twĩragwo atĩ tũthiĩ nambere na kũhũnda mĩtĩ mĩgũndainĩ itũ.

Ĩĩ nĩngwĩciria atĩ, ũndũ ũyũ wa kũhũthĩra tũtege, nĩgetha mũndũ atuĩke wa kũrangĩra nginya mũgũnda wake, na kuũrora ũrĩa ũrathiĩ nambere na gũkũra, ngwĩciria nĩũndũ ũmwe wagĩrĩirwo nĩgũtuĩka nĩoronjorithio, matukũ maya mokĩte, kuona atĩ mũgũnda ũkoragwo wĩ mũnene, na mwene arĩ o kũrĩa arĩ onakorwo ndarĩ hakuhĩ na mũgũnda, nĩatuĩkaga wa kũrangĩra mũgũnda wake, na agatuĩka kũrora, ũrĩa mũgũnda ũcio ũrathiĩ nambere, tondũ onongorwo hena andũ andĩkĩte wĩra, nĩatuĩkaga wa kuona wĩra ũrĩa mararuta, na agatuĩka wa kũmenya, ũrĩa maũndũ ma mũgũnda wake ũrĩa marathiĩ nambere, na ngwĩciria ũyũ nĩ ũndũ ũmwe twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka, kuona atĩ mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kuona mũgũnda wake na indo iria ahandĩte, na nginya ona ũrĩa andũ matuĩkaga a kũiya nĩatuĩkaga wa kuona aici acio, noguo nĩ nĩ nĩũtuĩkaga wa kũmũraithĩria wĩra wake.

Kũhũthĩra tekinoronjĩ, nĩgetha mũndũ atuĩke wa kũmenya, harĩa indo cikoragwo, kana ona kũrĩa indo ciaku ũhandĩte, ngwĩciria ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kuona atĩ mũndũ nĩatuĩkaga wa kũmenya ona ũrĩa irio ciaku cirakũra, na indo iria cirabatara, na nĩgetha ona ũgatuĩka wa kũmenya, andũ arĩa marakũrutĩra wĩra mũgũnda waku, nĩmakũhandĩra irio wega, namagatuĩka wa kũ gwĩkĩra, thumu na indo iria ciagĩrĩirwo nĩgwĩkĩrwo, kuona atĩ mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kũmenya, harĩa indo ciake cihandĩtwo, na agatigĩrĩra atĩ nĩciekĩrwo indo iria arenda, ona okorwo nĩkũhũra ndawa, na nĩatuĩkaga wa kũmenya, ndawa ĩrĩa agĩrĩrwo nĩ kũhũra, na rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhũra, na ũndũ ũcio nĩũteithagia mũno, kuona atĩ nĩwongagĩrĩra, umithio wa irio iria mũrĩmi atuĩkĩte wa kũhanda mũgũnda-inĩ wake, koguo irio ciake citingĩũra.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciriainĩ makwa, nĩatĩ haha nĩtũratua kuonio, ũrĩa andũ a mabũrũri a nanja, ũrĩa mokire bũrũriinĩ ũyũ witũ, na magĩtuĩka nĩtamarenda gũ kũ kũ kũingĩra ũtongoriainĩ, na nĩgetha matuĩke a gwatha andũ a bũrũrinĩ ũyũ witũ, na nĩtũronio nginya mĩaka ĩra matuĩkire a kũingĩra, na magĩũka na magĩtuĩka a gũikara gũkũ bũrũriinĩ witũ, namakĩanjia nginya ũhoro na ũrĩmi, kũrĩa ona nĩmoyaga mĩgũnda ya andũ, kana amwe nginya makagũra, na magatuĩka atĩ nĩmarathiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi, na ũndũ ũrĩa watuĩkaga gwĩkĩka, nĩ atĩ rĩũ andũ aitũ a Kenya, kana ona andũ arĩa maikaraga gũkũ, nio matuĩkaga ta ngombo, magatũmĩka atĩ nio marathiĩ kuruta wĩra mĩgũndainĩ ĩyo, na nĩtũronio atĩ nginya ũrĩa gwakirwo reri, ĩgĩakwo bũrũrinĩ ũyũ witũ, nĩandũ arĩa maumĩte o India na magĩthĩi nambere na gwaka reri ĩyo.

Ũrĩa ingĩtuĩka gũtaara mũndũ ũyũ, ũrĩa wina thĩĩna atĩ nĩararemwo kũigithia thabarĩ yake, na kĩndũ kĩrĩa araremwo mũno nĩ gwĩkĩra ũhoro wa marĩhi, ingĩmũteithia kĩndu kĩa mbere nĩakorwo handũ hena intaneti njega, ũrĩa nĩgetha ndĩgatuĩke ya gũthumbũra, na nĩgetha nginya angĩtuĩka wa kũingĩra nĩagũĩka wa kũrĩkia tondũ ndĩkoragwo atĩ nĩ njĩra hũthũ, ĩkoragwo ĩĩ ndaihu, na nonginya wiihũrie iratathi o ũrĩa rĩgima, koguo ũndũ ũrĩa ingĩmũtaara nĩakorwo handũ hena intaneti njega, na ningĩ ona nondĩmũteithie ũhoro wa gwĩkĩra marĩhi, kwona atĩ nĩgũkoragwo na ũrĩa andũ metagia kadi iria cia bengi, ũgatuĩka wa kwandĩka hau na nĩgetha ũtuĩke wa kũrengerwo ũguo, koguo no nginya wambe ũmũrie mbeca ciake iria ararĩha nacio kũrĩa cirĩ, kwona kwĩ na ingĩ cikoragwo o thimũ-inĩ na kĩndũ kĩrĩa arabatara no kwandĩka namba yake, na atuĩke wa gwĩtio namba yake ya thiri na marĩhi matuĩke ma gwĩtĩkĩrio.

Nĩgetha mũrutĩ wĩra wa motungata ma intaneti, atũĩke atĩ nĩagũtuĩka wa gũteithia mũrutwo ũcĩo ũrenda kũhoya ngombo ya Helb, no ngĩnya atigĩrĩre atĩ nĩmaranyitana wega na intaneti yao nĩ njega nĩgetha atĩgĩrĩre atĩ mũrutwo ũcĩo nĩaratuĩka wa kũmũĩgua na kũmũnyita na hau nĩagũtuĩka wa kũmutarĩrĩa maratathĩ kana ĩndo ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nacĩo na nĩgetha atũĩke wa gũteĩthika na ngombo ĩyo. kũona atĩ no ngĩnya ũkorwo na kĩndũ ta gĩbandĩ na gĩbandĩ ngĩnya kĩa mũcĩari wakũ othe erĩ. No ngĩnya ũkorwo ũrũtĩthethie, na nĩgetha ũtuĩke wa kwiyandĩkĩthia na nĩgetha ũtũĩke wa gũteĩthika na ngombo ĩyo nĩ ũgũtũika wa kũheo. No ngĩnya ũkorwo na maratathĩ ta macĩo na nĩngĩ ũkorwo wĩingĩrĩte thukuru nene ta ya university harĩa wĩtagĩo namba yakũ ya thũkuru ĩrĩa ũtuĩkaga wa kũheana.

Nĩgetha mũgũri ũyũ atuĩke wa gũteithĩka, na ngombo ya bengĩ ĩno, no nginya akorwo atĩ nĩ mũndũ wa kũu, na atĩ nĩ mũndũ ũtuĩkĩte atĩ nĩaigaga nginya mbeca, na akatuĩka atĩ nĩaigaga mbeca ciake bengi ĩno kaingĩ, na nĩgetha ona ngombo ĩrĩa agũtuĩka wa kũhoya, nĩgũtuĩka ya gwĩtĩkĩrio, kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũheo ngombo, no nginya ũkorwo wĩigithĩtiee mbeca, na ningĩ no nginya ũkorwo wĩyandĩkithĩtie na bengi ĩno, kuona atĩ ndũngĩyandĩkithia ũmũthĩ, na ũtuĩke wa kũheo ngombo ĩyo. Nonginya ũkorwo nĩwĩyandĩkithĩtie na ũkaigithia mbeca citiganĩte, koguo ũ ũrĩa ũngĩtuĩka wa gũteithia mũndũ ta ũyũ, no nĩũmwĩre atĩ maratathi, kana ona indo iria agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nacio, na maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩkwandĩka, na ningĩ nonginya akorwo atĩ kĩndũ kiũ arathiĩ kũgũra nĩkĩhĩtũkie, nĩgetha ndagatuĩke atĩ nĩkũhenania arahenania.

Nĩgetha ũtũĩke wa kũruta mũndũ wĩra ũyũ ,wa kũgemĩa ngarĩ, kana ona kwandĩka maandĩko mara andũ mendaga maandĩkwo ngari-ĩnĩ cĩao, no ngĩnya ũkorwo ũthomeĩre wĩra ũyũ kũona atĩ tĩ wĩra mũhũthũ, na nĩ wĩra wĩgiĩ ngĩnya kũhũthĩra rangĩ. koguo no ngĩnya ũkorwo na ũmenyo na ũgi kũona atĩ wĩra ũyũ no ngĩnya wĩke na mũtaratara nĩgetha ndũgatũike wa gũthũkia ngari yene, na rangi ũrĩa ũtabatĩe, na no ngĩnya nĩnge mũkorwo mũĩgũanĩte na mwene ,ũrĩa ũgũtũĩka wa kwandĩka na ngĩnya rangi ũrĩa ũgũtũĩka wa gũtũmira. Nĩgetha ngari yake ĩtuĩke ya gũthakara kana ona yandĩkwo ũrĩa ye arenda kwa ogwo no ngĩnya ũkorwo na ũmenyo mũĩngĩ, na ũkorwo atĩ nĩ ũmenyerete kũrũta wĩra ũyũ, kũona atĩ tĩ mũhũthu no ngĩnya ũkorwo nĩ ũthomeĩre na nĩgetha ona nĩngi ũtũĩke wa kũrũta andũ arĩa mangĩenda gũbũndĩthio ũndũ ũyũ.